Ore ena naa chef cutter. Esishoreki lairemok lonkishu adung'ie nkujit adung'oki nkishu enye. Ore dupoto enye, naa kitelelek esiai. Ore eniare, na megol enkinyang'a enye. Ore enkae, na idim ainyang'u pookin airemoni. Ore enkae, na meya nafasi sapuk tiatua olchamba lino.

Ore ena naa ayiolo ajo forex trading ore forex trading naa enkinyang'a we emirare oo iropiani oo nkwapi napaasha anaa American dollar, japanese yen ana euros o kulie kumok ore ena siai kindim aishoo faida arashu hasara ore pee iyiolo aisuma nelelek itum faida naa ore pee miyolo nelelek itum hazara sapuk oleng'

Ore ene dukuya naa maasai mara national reserve. Ewuonu naa watalii aasipu inguesi e big five anaa olg'atuny, oltome , emuny o kulie kumok ore ene are naa lake Nakuru. Ewuonu watalii aasipu imotony naaji flamingo amu keiputa ine ore ene uni naa Tsavo national park, ore teina na kedol watalii iltomia oonyokio.